En boisioni kinome korong keteme imbar korong kotililit, itio anyuun kistoo kiit agetugul netere rutunetab inkwek ak kitunguik chemii imbar, yegagetar kasinoton any kenget keib inkwechoto ak Kemin kosib lain agenge yegagetar minenywan kibis kigoi beek chetuten choton cherutunen.

Ngeker tegani ko teget nekikere kole kakitech kokararanit, teget nekere kakinde kora kabarunoik cheboru kole ni komosta nebo kapindege, komosta nelanye biik ndegeisiek kobendi komoswek chemoche anan komosta kora ne rekunen biik.